Ũrĩmi wa ũndũĩre nĩ mwagĩrĩru makĩria ũkĩringithania na njĩra cia kĩĩrĩu cia ũrĩmi tondũ ũrĩmi wa ũndũĩre nĩ wamenyagĩrĩra tĩri, na ningĩ hatarĩ kũhũthĩra macini, irio nĩ cia hotaga gũkũra na njĩra njega.

‎Mĩanga ĩrĩmagwo na kũhandwo kũrĩa gũkuhanĩrĩirie na maĩ, ta kũrĩa kũrĩ na mĩtaro ya maĩ, na gĩcigo-inĩ gĩkĩ, mĩanga nĩyo ĩhandagwo mũno na nĩyo ĩngĩhokerwo mũno, gũkĩra ũrĩmi wa gĩkwa